Ingĩruta mũndũ, ingĩonia mũndũ wĩra ũyũ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Gũkorũo na indo iria ndĩrabatara nĩgetha ngorũo ngĩmwonia ĩmwe kwa ĩmwe eho nĩgetha one ũrĩa abatiĩ kũruta wĩra ũyũ.